Elo naa ainyiala bei ormaembe tesokoni terishata dorrop amu ore enedukuya nabo epuoi nelaini irmaembe tesokoni arashu tolchambai le lopuo akesu peitabari sokoni ore pee elaini irmaembe tolsambai tiang arashu too tonkaulele naa kelo ninyiala bei tesokoni amu kore metii irmaembeni nepuo naa ailepie bei lelo omirisho pee etilaki atimirr naa kulo otii te bei sapuk amu me meeeta eniko peing'ua iltung'anak amu kore peing'ua nemebore sii irmaembe metii enkae wueji nepuo ainyiang'unyie niaku eru ake nepuo ainyiang'u kulo te bei akeyie pookin natolikioki.

Ore naa toki nayieuni teina sipitali, nairagieki iltung'ana ootuata, naa kenare neata oltung'ani neisome ake iyie neitayu grade e D te sukuul e sokondari, nelo sii aas ina training ina siai netum naa certificate anaa Diploma eina siai ake nairagieki iseseni Nelo sii teena atum entoki naji licensing te ewueji naji KHPOA Registration, kore pee etum ina license naa keitoki aawuo ajoki pee eatau sii esiai nataasa ake iyie arashu experience nataasa tolari obo, neitoki sii ake awuo adol tanaa ake tanaa etaasa , eidipa isilen pooki opa naata pee ewuoi aing'uraa tanaa eata esile pooki naa kenare netaasa entoki naaji clearance te KRA. Naa nena naake intokitin naanare neata oltung'ani.

Ore intemat uni nilo aas oltung'ani nilo aas oltung'ani te sukuul e spur driving, naa ore ene dukuya naa ilo aas entoki naji, ilo aiaplly entoki naji proffesional license naa ore ena licene ninye kinchori pee itilaki ashomo atijing'a olbaribara aterewisho. Kore ene are naa ilo aton nias esiai ashu emutiani te darasa nindim ake aigero, naa mutiani ina niing'er te darasa, nepuoi aisahisha naa ene uni naa ilo sii teena alak isentei pee kinchori engari niloareu, nekintamokieki tolbaribara, naa ketiu ake sii ninye anaa entemata sii ninye ina . neaku nena intemat uni nilo aas pee indip esiai ino ereware.

Ore pee elo aosh olkastoomai empisha entoki nagira aau nainoto, naa ore ene dukuya naa ilaosh ina pisha pee kore ake iyie peaku entoki neitu iyou duo arashu eitu impotu, niriwaki naa oltung'ani ajoki meena toki duo ayieu. Kore sii ene are, iosh empisha niriwaki oltung'ani likitimiraka ena toki ajoki ee etaa ainoto, naa ore sii enkai iosh empisha metaa ore ade ake pee eponuni aajo eitu itum toki, niata entoki naji evidence metaa mekiwuoi apur ajoki, iyauwa kai toki, naa enkai toki inoto.

Ore entoki napuoi aipimie esidano e sipitali naa, ore ene dukuya naa nabo eata ninche iltamoiya oopuo aigeroki te emutandao enye aajo easita esiai sidai, arashu sii teena nabo epuo aabak iltamoyia lenye, neisho naa embaata sidai nemewuo naa aitamaii iltamoyia, ore sii enkai naa nabo ewuo ainyag'aki iltamoiya ilchanito sidain lemepuo naa ainyal ninche, neepuoi sii teena aiger ilkitaarini oopuo aret iltamoiya nemeilemlemaki, nepuo ake aabak tenkoitoi sidai naa neija sii epuo aadolie sipitali sidai, nepuoi sii adolie sii teena aitoki nabo eata duo ewueji sidai, napuo tanaa sidai duo environment anaa olmanyara lenye o kulie tokitin naa kumok nabaa sidain ildakitarini, eitumia intokitin naijo gloves nena naake.

Ore naa esiai naloito dukuya tiabori enaiposha e Victoria, netii esiai ereshore oo isinkir. Ore ene are netii esiai napuoi aasipu inkweny napaasha teine wueji naapuonu aanya isinkir teine, ore enkai netii naa enkiguran napuoi naa arewaa imbooti, tiatua enkare neitiship aate iltung'ana. Ore enkai sii teena aitoki, naa epuo iltung'anak aasipu eneitiu olkwaak looljaluo, nepuonu sii ninche iljaluo aautaki iltung'anak enetiu olkwaak lenye. Etii sii teena ewueji natii ing'uesi naijoyie Hippos o Crocodile o iekenyi, naa kepuo iltung'ana aasipu nena tokitin naa, naa nena intokitin naasayu tteine wueji.

Ore naa enkipirrta naata olaisiyiani lelikae tung'ani naa ore enedukuya ilo oltung'ani aasaki olikae tung'ani esiai iata naa indamunot nijio ore paidip nalaki sinanu isentei kore enkae naa pee ilo ake aretu oltung'ani pee eleleku naa sininye esiai enye ore sii tenenkae namaniki ilo atum naa eninko naa pee intoti olmarei lino amu kore piipuku teine ebaiki nikinchori endaa okulie tokiting naa napuo nikilo aret iyie tenebo ormarei lino netii inkulie naasaki iltung'anak esiai pee etilakini aitamooki inkera netii iset sii aitoki irkulie oas ina siai aisiayiaki iltung'anak pee ewuo naa atum asishore enkata enche mincho elo pesho.

Ore naa kuna olong'i einoto iltung'ana aapuo aikaraa iwuetin naamanya, naa ore iwuat napuo aasishore peyie eikaraa iwueitin naamanya, etii iwuat nauni ilkeek, o nkulie kaitubulu anaa olkayiepa arashu olkinewa. Netii sii teena ene are anaa ewuo aikarishore iwuat enye aitumiya isikenge, neitumiya naa esekengei aikar naa enkang' enye, kore enkai naa nabo ewuoi aashetu esuntai sapuk aitaman enkang' naa pee etilaki aikarai enkang' enye naa nena naake ayiolo,

Ore inkampunini naitobir ilbetirini tolosho le Kenya naa keatai nkapuni naji Chloride exide Kenya Limited. naa keitobir sii ninche ilbetirini loshi le automotive, anaa le sola, arashu looshi le backup. Kore sii teena enkai neatai enkapuni naji Powerex Batteries naa ore ena kampuni naa keitobir ake sii niche lelo ilbetirini le automotive. Eatai sii teena enkai kampuni naji ABM battery naa ore sii ninche keitobir loshii laata lead-acid baterries, naa nena naa inkampunini nayiolo. Naa ore sii tiatua olbetiri le Golden o Everedy ore osidai naa everedy, amu ore everedy naa kelo sii aabikoo naa keton tenkata sapuk naa kegol sii pee einyala alang'u elde le Golden.

Epuoi naa aiger enkarna oloitokitok too impostii olbaribara tenkala enkoitoi oo ngariin amu, kelo autu naa ina posti ajo, kore dukuya ina post netaa pee ibaiki olduka oji oloitokitok, naa kelo sii atadamu iltung'anak, lelo lemeyiolo inkoitoi naimita ajoki, etaa etabaitie ewueji naje, neaku ore nabo miyiolo oltung'ani nilo asipu ina posti, niyiolou ajo itabaiye olduka le oloitokitok, naa keutaki sii sininche ilderefani peyiolou ajo aji etabaitie, arashu aji etaa pee ebaya.

Ore eneiko naa sirkali peitaadorr ontokiting arashu ondaiki tolduka naa elo naa ailepie indaikin yani isentei ondaikin neitoris pee mepuo aishunye naa indaikin tesokoni ashu mincho epuo aiput indaikin sokoni amu kore pee eilepie mh nemeidim iltung'anak kumok naa ainyiang'u arashu miidim oltung'ani ainyiang'u naa endaa sapuk naleng metaa nelae olikae naa ore sii peelo ailepie mincho elo aiput na endaa sokoni naleng amu ore pee eitadouni naku elo aata poking'ae enda enye naaku mitoki alo atau sii esiai nayieu nalo ainyiang'u arashu nabo elo ainyiang'u ninyiang'u endaa sapuk.

Ore naa isiaitin nayiouni neasi tolkerenke naa ore ene dukuya naa enkiremore, eyieu kaunti nelo aitamok iltung'anak enkiremore pee etilakini ainoto indaiki,o kulie tokitin naa. Ore ene are naa peelo kaunti aitobir esiai embaare ashu e biotisho, peelo naa aduaya isipitalini, peeshet isipitalini neas naa ake iyie pooki toki, sidai naa naimu biotishu o iltung'ana. Ore ene uni naa kenare pee elo aitobir ilbaribarani sidain, neitobir iltai sidain, nelo naa aing'oru isikarini oitasheiki imbaa olbaribara mincho naa epuonu apuku ilbuketa lolbaribarani. Nenare sii teena nepuo aitobir esiai e biashara naa nena naake esiaitin naidim atolimu eserkali, e kaunti.

Ore naa indaikin e opa te enkanilaa aang' naa kiata opa endaa e kule, naa kepuoi opa alepu kule toonkishu, neoki ake neija, arashu epuoi apik inkukurto pee eoku neishori naa iltung'ana etaa eoto. Ore enkai daa naa endaa osarge, epuoi noopa aitayu osarge too nkishu nepuoi naa ayier, neaku naa endaa, neaku eyaa neyieri naa eidim neoki osarge itiu neija. Ore enkai daa naa endaa oo inkirik, ore inkirik, naa epuoi opa ayieng' inkishu arashu intare, netumi inkirik naanyai. Ore enkai naa keasi opa enkiremore neaku eibotishoi, netumi ilpaek, nepuoi naa aanya ilpaek arashu neidong'i naa peenyai enkurma nayierieki olgali.

Ore pee eata inkamiani osirata tolchoni lenye naa ore ele sirata elo aretoki ninche pee mear sii ninche enkolong'. Ore naa enkai naa osirata ilo outu ajo, eata naa ninche eilata tiatua osesen lenche, naa ore ena ilata ninye naa nalo aret pee etoni teina kop nemetii enkare, naa oree sii enkai naa elo aret ina shoni, ilo sirata pee emoku inakop enye pee eyioloi ajo ina kop nemetii enchan eing'waa.

Eretisho na kuna mashinini oltoilo le AI amu ore kuna enkiroroto kepuo na aret oltungani lemedolisho amu elobake oltungani nabo eara inasimu enye nelo na ingoru ewoi nalobaasie inasiai ore ake peiro na kelo aret na inasiai arashubibatoki e AI peoliki ninye entoki nayieu neaku inabae na enkipareta naata elo ake airo neirorie sinye inatoki e AI pening amu misho na amu medolisho na.

Ore naa paa sidai tenepiki iltaai sapukin olbaribara, naa kepuo naa aret kulo taai peisho iltung'anak oopuoita too inkejek arashu lelo ooreuta olgele, arashu lelo naa oinyalate iltaai loo impikipikini enye, arashu ingarin enye, pee etilaki atodua enkoitoi, nabo ebaya miso. Ore naa enkai naa kelo aitodoropaa enkaruoisho arashu enkinyala amu ore nabo emisumisu olbaribara, elo naa asapuku empurore, arashu enkinyala oo ntokitin oo iltung'ana. Ore sii enkai naa kkelo ake aisho entoki metaa sidai, anaa naa elo aitobir olmanyara lang' metaa kelio ajo sidai metaa keng'war inkonyek, nabo naa edol ewueji newang' naa sidai naa ina.

Ore eneiko sirkali peelo aitukuj bei e MSP arashu bei enkurma naitanyamal ilaramatak naa nabo elo aibooyo ina kurma eitu eitoki ajing'u atua ele osho arashu nabo elo naa aliki ilaramatak pee eng'as asipu enkurma nabo eeta ina enoshi alama e KEBS nautu ajo keisidai enatoki te toltung'anak arashu tonkishu naa nejia naa.

Ore enepuo aiko teneng'amu ena siana pooki e Kuna ropiani, naa epuo sii aasishore te esiai e biotisho anaa aashet isipitalini, neinyangu ilchanito, neisaidiaa naa iltamwoiya pee esioki aatum biotisho arashu embaata nasioki, neitoki sii aitoki aapuo ashetie ilbaribarani, nepuo naa ashetie sii ninye isukulini neinyangunye imbukui, nepuo naa aisho inkulie kera nemaidim aitamoo aate aisho burseries nepuo naa aoroo too iltung'ana lelo le biashara aisho naa peepuo aasie biashara enye.

koreee naa peloo aaakuu ibelekenye oloingange' neshuonye enchan nemitoki aunisho ilaeremok amu koree teneikata naa metii naa endaa nabulu nesapuk bei endaa to sokoni arashoo nepuo naa ainyangu endaa too nkuapi iongata naa koree naa peloo nitoki ailep endaa amu enanyanguani too loshon neyau naa ena enkibelekenyata naa koree endaa nanyanguni kmegoll siduo tenaa oleng

Ore naa mbaat o wuetin naanyor enkong'u te Kenya nayiolo naa etii olale le Maasai mara, naa ore teine indim ashomo atadua Wildbeast oidirita te Kenya aapuo Tanzania, ashu aapuku te Tanzania nepuonu Kenya. Ore sii ene are netii Mt Kenya ore ele donyo le Kenya naake sidai amu, indim ashomo atakedo, nidol eneiko pee eiput enairumbe, naa sidai Ina. Etii enkai naji, Hell's gate national park natii Naivasha, sidai sii sininye Ina nabo ilo aasipu. Etii ewueji naji Diani beach teidialo e Coast naa sidai Ina amu ilo aasipu enkare, nilo aar enkare netii intokitin sidain niindim ataasa teine wueji.

Ore naa imbaa e sokoni tenebo imbaa e beii, tenegelu maamuzi ai enkiremore naa alo aasipu sokoni ajo Kaa daa nemetii sokoni pee atilaki ashomo airemo Ina daa, amu ore endaa nemetii sokoni arashu neme sapuk arashu naalayu iltung'ana aasioki, naa ore pee alo airem naa elelek atum naa sokoni sidai. Ore enkai, alo aasipu iltung'ana oomanya one wueji ajo, kenyor pasa ena daa nayiou nalo airem, amu ore nabo menyori naa irem naake endaa nemetii oltung'ani olotu ainyang'u. Neaku ang'as aasipu tanaake enyor lelo tung'ana leine wueji pee atilaki ashomo ataasa enkiremore ai.

Ore iyiok sokoni tolkerenket lang' oo ilukunguni naa Mee sokoni sii duo sapuk kake, enkiti wueji ake napuonu ilamirak oata ilukunguni, nepuonu sii ninche ilainyangak, neaku opuonunu ake o ilukunguni inyi, neinyangu oltung'ani nelotoki kaan. Naa ore paa kiti ena sokoni, amu Mee kumok naa ilukunguni nemeyaa sii napasi sapuk, neaku metii aja pee epuo aibung' enkiwanja sapuk arashu esokoni saapuk aitaa inoo lukunguni, amu nemeiput sii iltung'ana duo, iltung'ana ake waare ashu okuni neinyangu ilukunguni nelotoki kaan, naa neija.

Mekuree aa aisidai bei ena rishata tendaa, amu ore opa too inoopa olong'i naatulusoiye arashu too ilarin ootulusoitie, naa ore opa endaa naa kemiri Ina kata too inkuti ropiani oleng', naa keidim inakata pooki tung'ani inakata ainyang'u, kake ore tena rishata epuo ailep inakata Ina bei endaa enkaraki eetuoki ailepie uchumi olosho neaku Ina naa naikuna meilepa endaa.

Ore inyamaliritin e dukuya naimaa ilairemok, egira aing'oru endaa, naa elo neimutie olari arashu, elo neadoru olkekun le enkolong' neaku eisho ilairemok metang'asa aanyu ometaa nedol ajo etabautwa olari. Ore enkai, eya nelo neilep bei embolea arashu elo neilep ene embeko tiatua olduka. Neaku etii ilairemok oojo, kindim aataanyutu meima inkuti olong'i amaniki nedou empeko, arashu nabo elo nemepuo ainyang'u Ina peko olduka nepuo naa aun inkulie pekoi, naa mepuo sii aisho oleng'.

Ore tena kata naa aidim ashomo atuuno olmushele sapuk ara olairemoni, amu kore naa te opa ashu enkata natulusoyie nemenyor opa iltung'ana oleng endaa olmushele. Naa kumok opa lodol olmushele ajo mee endaa etipat. Neaku ore tenakata, alo naa aun endaa olmushele pee, amu ore tena rishata kumok naa iltung'ana aisulaki ninye kulo loldukai lonyor naa endaa olmushele, neaku enyori kuna olong'i olmushele alang'u enopa kata, amu kelelek naa enkinyang'a enye naa kelelek eyierata enye neaku ina paikashie paun olmushele sapuk amu alo naa atum sokoni tesai.

Ore intokitin naingori pee egeluni enkashe e kule, ore ene dukuya indim ashomo atisipu ilarin arashu ewueji natabaikia ilo ashe, neaku enare neinyangu olashe oata ilarin tomon o are o metabaiki tomon o imiet. Ore enkai toki nilo aadol, naa ilo aadol ajo Kaa mwan Ina, neaku, etii oshi inkishu sidain e kule anaa etii noo Friesian onoo jersey, ore enkai toki, ilo aadol biotisho Ina kiteng', amu indim ainyang'u enkiteng' nelotu amwoyu nee, neaku ing'as aasipu sininye biotisho enye. Ore enkai, ilo aasipu enebaa kule naitayu te enkolong' arashu too isaai neaku nena naa intokitin nilo aasipu pee inyang'u.

Ore naa sikukuu naishori isawadini naa kaidim atolimu inkuti nayiolo, etii emasho e kIama, naa ore teina, epuo aisho intai sawadi, amu etaa interutua olmarei ng'ejuk. Ore ene are, etii emasho oo nkera naidipa sukuul, nepuoi aisho siininye sawadi aajoki itonyua aidip sukuul. Etii sii sawadi nikinchori kilepieki cheo naa kipuo aajoki akuaa tesiai nitaasa, ometaa nikilepieki. Ore sii enkai masho naidimi aishooi sawadi, naa emasho nabo ilo aaku oledukuya te esiai inyi, nekipuoi aasaki naaa emasho sidai, nekinchori sawadi sidai te ewueji oshi niasishore.

Ore esiai nanare neas ilarikok loo irorei, naa enare pee epuo aing'uaa esiai torono naasita arashu aning' olmarenge ojoitoi tolmutandao, nepuo naa aas esiai. Ore enkai naa pee epuo aretu iltung'ana alang' nawuo autaki esiai olarabal. Ore sii enkai, enare naa nepuo aitamok aate eneikuni peerik esiai erikore alang'u naiteru ninche aara.

Ore entoki naiko enaiposha evictoria peaku ninye naata isinkir kumok naa orkeju obo arashu enaiposha nabo tenkop arashu tolosho pookin naata enakare sidai aa fresh water amu ore teine wueji , enyor nai isinkir amu keisidai inaare neemeeta ilchanito ashu irkiek torok opuo ainyial isinkir naa sii aesapuk inaare oleng amu kengar uni naji kenya , oUganda , oTanzania neeku euto ajo sapuk enewueji neeku kebore sinkir .Ore enkae naa sapuk amu mebore sii inkiwandani natii inewueji napuo naa aitamany kulo sinkiri ailemlemaki ashu abukoki enkare chafu nainyial naa biotisho enye.

Ore pee ewuo isiasani aduare iltasati moruak toljaluo tenkata engelare naa pee ewuo aisho isentei pee ewuo sininche agelu ninche anaa ilarikok. Ore eniare naa ewuo aaliki ninche pee emayian ninche maniki ewuo aimu tengelare nalotu. Ore engai naa pee ewuo aisho ninche, airorie ninche arashu aisho ninche inkoitoi sidain naas petilaki ashom aishinda naa ilo orika owoita aing'oru, naa kajo nena ake.

Ore naa olkeju le Sondu miriu naa layiolo nanu ajo olkeju otii olmupaka loo ilkisii oljaluo . Ore enkai naa kaitoko naa ayiolo anaa etii enko e Homabay o kisuma county neaku Kore enkare enye elo aiting'oki enaiposha e Victoria. Ore enkai nayioulo naa ketii oshi enkampuni natii inewueji naitobirunyeki ositima te Ina aare. Ore sii enkai naa eitayunye enkare enye ewueji naji mau forest. Naa Nena naake ayiolo tena rishata.

Ore naa sikukuu nadamunoi eimieki Sheria olari le tikitam o tomon, inaalong opa nashomoki aitobir Katiba e Kenya mepuoi naa aimie ajo ninye naa naiteru aitasheiki iltung'ana le Kenya, neaku ore abaiki enkata, ewpuo naa iltung'ana ashipakino nejo, einoto opa entoki nalo arikoo ninche, aa Ina Katiba olosho le Kenya. Naa Ina naa entoki napuoi aisherekea teina kata.

Ore naa inkiparat nekipuoi aiparie enkolong' niloito arashu enkata niloito aing'oru esiai naa kipuo aiparie ajo kebaa opa olmushara opa linotito opa tesiai ningua ashu kebaa olmushara loyiou nitum,. Ore sii ene are kipuoi aiparie ajoki kainyoo pee itupukuo opa tesiai nitii ninguaa naa tenyoo piyou nilotu ene wueji, ore sii enkai kilikwanata kiwuoi aiparie ajo iata, itaasishe toolarin aja aa eji experience kipuoi sii ninye aiparie Ina, Kore sii enkai kindim aiparie ajo indim ataasisho openy anaa enare pee kisujari naa nena naa inkiparat nikimparieki ing'oru oltung'ani esiai.

Ore paa olola emoyian e biitia tiatua iltung'ana oata inkuti pisai, naa amu ketii indaikin nanare peinyanguni, too iloonya lelo tung'ana neaku egol sii ewuo aatum lelo tung'ana meata iropiani. Amu enare naa ninya ilg'anayio kumok neaku egol sii nabo Miata iropiani kumok amu egol enkinyanga e kulo matunda amu eilepa naa bei. Ore sii enkai etii iltung'ana oata biitia ootureita epuo aasisho neaku egol sii teena petum isentei, neaku egol peetum isentei nainyang'unye intokitin oramatie le enkang' enye, arashu pooki toki ake iyie nayiou arashu naa ilchanito te enkata netumoi ilchanito pesho.

Kore entoki naiko Kenya pee epuonu ilmusungu alang' ilkulie oshon naa, ore ene dukuya keata Kenya intokitin sidain naapuonuni aasipu, aa keata naa ildonyon sidain anaa Mt Kenya, eata sii inwuetin sidain olkejek sidain, naa ore ene are eata sii Kenya ilkwaaki opaasha sidain anaa pee ilo adol olkwak loolmaasai naa ketonyoraki oshi too inkwapin kumok, neaku epuonu iltung'ana adol enetiu ilo kwaak. Ore sii teena enkai, epuonu iltung'ana adol inguesi naiputa enkop e Kenya, amu keata naa Kenya inguesi napaasha, naatii nooshi naaji Big Five aa inguesi sapukin imiet naa ketumoyi pooki tolosho le Kenya tolale le Maasai mara o nkulie wuetin naa. Kore enkai naa sidai sii enkijape arashu oloing'ang'e le Kenya amu meirouwa sii oleng' nemeirobi sii oleng', neaku epuonu iltung'ana ashu ilmusungu oing'waa inkwapi e ong'ata pee epuonu aij enkolong'. Kore sii enkai, naa sidain iltung'ana le Kenya amu keitoomon ilomon oleng'.

Ore eneiko ilainyangak pee eyiolou bei oo nkilani te sokoni, naa eidim oltung'ani ashomo sokoni openy, nelo naa aiparie olaiyangani . Ore enkai, nabo naa kilo aliki oltung'ani oing'ua sokoni arashu oshomo ninye ainyang'u enkila nekiliki ajo, kebaa Ina bei, ore enkai naa ketii Kuna olong'i enkoitoi olmutandao naa indim ake atisipu pookitoki namirtai naa kiutakini ometabaiki Ina bei.